Nĩgetha kwĩrigĩrĩria mũrimũ wa TB wambere, wagĩrĩirwo nĩ gũthingata ũtheru mĩciĩ-inĩ itũ. Wakerĩ nĩ kwĩyeherania na andũ arĩa marĩ na murimũ wa TB mũno mũno kĩng'ang'a-inĩ. Wagatatũ nĩ gwetha ũrigitani wa naihenya o rĩrĩa wamenya wĩna mũrimũ wa TB.